Rĩrĩa kwaga mbũra mũthondeki wa mbura kana mũrathi wa mbura nĩehingaga kũrĩa irio imwe na akehinga gwĩka maũndũ mamwe nĩguo akorwo e mũthingu nĩguo ahote gũthiĩ mbere ya Mwene Nyaga. Arĩkia ũguo nĩathiyaga rungu wa mũtĩ wa mũgumo akaruta igongona rĩa mbũri kana ng'ondu njerũ agacoka agacagũra mũthenya ũmwe ageta andũ a itũũra magathiĩ kĩrĩma-inĩ kana rungu rwa o mũti wa mũgumo makagatha Mwene Nyaga makĩmwĩnagĩra nyĩmbo njega na makamũhoya amaiguĩre tha nĩguo kuure mbura.

Kũruithia athuri nĩkwagĩrĩire tondũ nĩ njĩra njega ya kũiga kĩiga kĩu gĩgĩtheru onanĩ kwega tondũ nĩ kũnyihagia ũgwati wa kũgĩa mĩrimũ ta ya cancer na mũkingo. No kũrũithia atumia gũtiagĩrĩire tondũ gĩtũmi gĩa kũruithia atumia kĩarĩ kũhinyĩrĩria atumia. Na atumia maruithio ũhoro ũcio nĩ wokaga na ruo rwĩingĩ mũno harĩ kĩiga kĩu o na amwe nĩ maũraga thakame nginya magakua, angĩ kĩronda kĩu gĩkarũara makĩria gĩkanjia kũrũta mahira.

Nĩ kũrĩ na mĩrimũ ĩrĩa ũmenyo wayo ũheanĩtwo mũiganĩru atĩ mũndũ angĩmenya enayo, nĩakũmenya ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, kana aigwa mũndũ ũngĩ oĩ ena mũrimũ ũcio nĩoĩ ũrĩa agĩrĩrwo nĩ gwĩka onake ndakagĩe. No nĩ kũrĩ mĩrimũ ingĩ ũmenyo ũrĩa ũheanĩtwo ti mũiganĩru ta mĩrimũ ta, mũrimũ wa cukari, mũrimũ wa kĩbaba, mũrimũ wa ngoro na mĩrimũ ĩngĩ. Atĩ ũngĩkora mũndũ ahotetwo nĩ mũrimũ ta wa cukari kaingĩ andũ aingĩ matimenyaga ũrĩa magwĩka na nĩ mĩrimũ ĩkoretwo na ithuĩ mĩaka mĩingĩ.

Niĩ nyendete mũthemba wa marikia wa mababaĩ, na nĩguo handaga gwakwa tondũ nĩguo wĩkaga wega mũgũndainĩ wakwa na nĩũkũraga na ihenya mũno mũthemba ũcio. Na tondũ handaga ona ma kwendia, marikia nĩmaikaraga mangĩ gathũka, na matihotagwo nĩ mĩrimũ na mũciarĩre wamo ũkoragwo ũrĩ igũrũ na mũcamo ũnagwo me cama mũno gũkĩra maya mangĩ.

Ũndũ wa mbere arĩmi a ngũkũ, magĩrĩirwo makarogota matumbi, maita merĩ, kana matatũ harĩ mũthenya, nĩguo ngũkũ citigaikare na matumbĩ mũno, cigĩe meciria ma gũkanya kanya cigĩthaka na matumbĩ. Ũndũ wa kerĩ, magĩrĩirwo makaiga ngũkũ ciĩ hũnu, na magacihe irio cia ndũka iria citukanĩtio mĩthemba ngũrani, nĩguo gũtigakorwo kwĩna kĩndũ ciraga ta calcium cigekora cikĩrĩa matumbĩ.